Oyoni olee kiroboishen kerichek chekimanamke ak minutikyuk en kasaraton, minutik chekiotindoi en imbar ko kii ng'endek ii, ko kikabaal kerichechoton olelen kebitwon nebo koristo ak nebo kutiet, oibu anyun kerichechotet ak kebit lakini kibar kabisaa ng'endekyuk en imbar, kilolio mising amonyorunen kelchin marakwe chotet, kionyoru asenet neo mising nebo asara kosipkee ak nenoton nekioboishen rabinik owee bacheng kerichotet akityo kora konyokobelwon marakwek chechang en imbar chekiotinyen komong'unet olee owendi oboren, kiit nekianetke anyun ko kioker olee bo maana otindoi ng'olion anan otindoi ng'omnotet akobo kerichek chekinyolu oboishen en imbar ak yoon mokuitosi anan komotinye kamuket anai amuche awoo anyun bakoi agrovet ak arorchi nebo tuket asikobit kopcheiwon akinee ng'omnotenyin ak kebet lol twan ak kikuyeak keker kelee ainon kerichek chenomekee ak ng'endek chekamin en imbar.

yon amoje passport en chokyinet en ofisit ab huduma centre owendi arasikyen en potolit ab e-citisen, onyite kit agetugul en soet nemagat, i,choton ko kainutikyuk ak kii agetugul nemagat kesir en yotet, agager ale gi agetugul negogoite ko kit nenotet asigobit komabit kora kochelewanzi, yon karasir tugukchotet i oib tuguk koba mornet nepo ofisitab biik chebo rutoinet nepo i migration house tuguk cheu risit nepo lipanet i,ak kartasit negayantit nepo ng'alek choton po passport ii ak oger ole omiten ko anee en ofisit notet i,sikobit ogoite pichainik ak achil eunek, ak yeitwo agany anyun betusiek chenegit taman agoi taman ak mut ii awe anyun asor en mornan noton bo bikab rutoi,

Pichinwek chekinyoru en boisietab eCitizen kochang missing agenge ko nekali ak moityin chitugul. Kosibgee ak noton siboisien anan sinyoru boisionikab eCitizen ih konyolu ial tukuk chebo internet ih choton konootin ko bundles ih anan ko nyolu itindoi WIi-Fi nenoton komoroisi amoityin chitugul. Kit ake kora neng'eme ngalekab eCitizen ih ko kit nekikuren asoya nengete biik chetindoo rapinik ih komuch kora kokoi biik choton cheyoe ngalek choton bo eCitizen ih konam rapinik ih asikeyochi kosastaen biik chemoimuchegee. Shida ake nekinyoru kora en boisionikab eCitizen ko yon mii ngweny tukuk choton chebo eCitizen ne naat ko kekuren technical problem imuch kora kokanyor boryet anan ko kakiataken ne naat ko cyber attack komuch ko ng'em boisionikab eCitizen. Koimutyet ake nekinyoru en boisionikab eCitizen komochokyin koboru lipanet sait ake nekakilipan nenoton kora kochelewonsi kasisiekab ecitizen

Kiit namwani kastomayat noton alenchini komuita kabisa kosupkei ak neite laininoto ak kamwachi kora alenchi nyolu ngonyone kora lainit kokakoito tuguk tugul chekimache eng soet yon kikoitoi eng kiit nekikuren Ecitizen. Kiit ake kora neamwachini amwachini alenchini nyolu kakakwo ofisit nebo immigration anan ko biikab rutoi sikokoito tuguk chekimache cheu pichait akochill eunek, nenoto kora komayae kochelewan passport. Kiit ake kora neamwachini alenchini ituun biisho kora konyone koaplaani passport konyolu kosipkoit asimanyor lainit nekoi.

Kit neomwochi. kastomayaat noton, alenyini komuita kabisa, kosiibge ak neite kobek lainit notok. Ak amwochi kora alenyi yoche ingonyone komine lainit I,kakogoito tuguuk tugul chekimoche en soet yon kikoito en kiit nekikurenn ecitizen. Kitage kora neomwochini amwochini alenyini nyole kora ko kogwo ofisit Nebo immigration anan ko nebo book ab rutoo sikokoitoo tuguuk chekimoche cheu pichait ak kochil eunek. Nenoton kora komoyoe kochelewan passport. Kitage kora neomwochini alenyini yetu nyone kora besho koapploeni passport konyolu kosiit koit sikomonyor lainit nekoi kokeny

kit neoyoe yon omoe anyor permit anan ko kit nekikuren leshenit nebo kot nekioldoen maiyek ih konyolu ateb ng'weny ak asir bongonutik chebo mung'aranoton ak yon korochoboke ak asir kila kitu anam anyun ayum kartasisiek chemokotin nenaat ko kartasit nebo pin ih kipandenyun ih ak kit neiboru kole anee neonomuu kootet anan ko nenyunet kooton. Nyolu anyun asir ole nee kit netun kekuren mung'aranotet, yan karonyoru tuguk choton tugul ih anam anyun atyem anyor leshenit en tyemetab soet yon kerikoite anyun tyemanoton ih kobwone biik chebo kampunit noton konyon koswa, imuch okot kobwa bokoi elenyolu keyaen mung'aret koker kotko nomegee ak mung'aranoton ih ak any kekonin rusa, ak yan kakekonin rusa iyai mung'aranoton ih kekonin chomchinet nebo insurance inotet ih akemwoun rapinik chenyolu iliponii kila ak kila

Aarorchini chito ne miten ofisitab Homabay ne makchingei konyor chamchinet koyai mung'aret. Aarorchini allejini nyolu kosir anan konde ng'ony panganutik chebo mung'arenoton eng siret kosir eng kitabut, yeityo anyon kotyem eng soet noton ne kikuren online application, kokoito tukukchik, kainet ak kiit ne kikuren mung'aranotet. Nyolu ko koita karatasishek chemakatin neu kainetab mung'aret, nambaitab kipandet ak rabinik che nyolu ke lipan ,ak receipt ne kikolipanen rabinik. Aarorjini anyon aleji much kobwa pichoton che ikoitoi chamchinet neba keai mung'aret konyo ko cheken ole kiyoen mung'aranoton, koger ngotko namei gei mung'aret nekiae ak ole kiaen, ak ngotilil ole kiaen anan ngotko mur ak en let anyon kiaiso ngot kisuldechi kekochin ngikochin chamchinet noton nebo mung'aret.

Ndanyoru tuga chebo nekimenyen tuwan koamei tuguk eng imbar, kongemei tuguk chekiamin eng imbarko kiy neayoe ko awendi apacheny nekimenyen tuwan noton ko jirani akaarorchi alenjin kakobwa tuga akokako seran amwachini aleini kakongemwon tuguk eng imbar akokakowechok makomiten kiy nebo akyoger ale chenye poriet nekemenye tuwain ku ole akaarorchinde, awendi akoi kap kirwogindet akomwochin kit nikakotestai amwoini anyun kirwogindet aleini kabwa tuga nebo nekimenyen tuwan akobore aarorchin nebo nekimenye tuwain alech kabwa tukchi kongeman koesio akomach konam poriet sikoker ingunon olekanyo inendet anan ole kachengta inendet akomwochi koarorchi

Kit neoyoe sikoiityii kiptayatab kokwet owendii anyun, ak arorchii alenyii kokoriir mengindet agenge, akobo tuguuk chemuren chekiloktoo en oret i,chemonyolunotin. Arorchi missing akamwochi konyo inendet kokerchigei, asikobiit konet mengiik ab Koronotet kolenyi makaran ingelaktaat murindo en olantugul ak nyolu anyun ke riib tililndo sikobiit koistoge mionwogiik cheibu murindo, Asome anyun kondoindet noton bo kok asikobii t konyo akonet book kora komonut nekinyoru yon kokirib tililindo. Ak nesire kora keib tuguk chekimuche kinder chapuk anan kotuguuk chemokinoishien chemuren chenootin ko dustbin

Chito nebo komonut en offisisiek ab serikali en kokwenyun nii ko ne naat ko kondoindet nebo kot nekingoten ngotutik nekikuren Mandazi, chamat missing inendet kotiyen gee ak tukuk chekororon chekikoibwech en kokwenyon, kikoib tukuk chekororon cheu sitimet tii nekikuren last miles connectivity nekikonyor chitukul sitimet en kokwenyon. Kit age koraa nekikoyai kondoindoni ko kikochopwech ortinwek chekororon ak nemo non kityok kii ketindoi koraa CDF en lok ak nyoru chitukul CDF. Kikotoretech Koraa kondoindoniton bo kokwenyon Nii kosir lok chekitar sukul, Lok oleo kokikesir kotuliyen gee kikonan eun inendet bik cheimuche gee ak chemoimuche gee tukuk ak mitindo ubakuzi. kit age nekikoyoiwech kondoindoniton Koraa ko kikoibwech beek chitukul kotindoi beek en gaa.

Amuche aaror kii neu simoit yo mache kual chito, aarorchin alenji simoiniton ko kararan mising, amuche aborjini tukuk che tindoi simoit cheu camera ak space ne tindoi simoit nanat ko storage nebo simoit. aarorjini anyun chito alenjini kararan simoit aku tindoi kii ne kikuren pichaini nanat ko camera ne kararan, ne toku pichainikchi komie, amwochini aleini siminiton ko kararan batterinyin aku mui korib maat akot eng saishek tiptem ak ang'wan.

Abwoti ale anetishei , aarorchini anyun lakok akobo walet ap emet koi oleu, amwochini alenjin emet ko tindo walet ne terter ne noton kongeten kowalak enkandoinatet kiwalowoli kandoik en emet asikobit keker tuguk cheyoei kandoindet agetugul. Kit age kora newalakset en emet ko tuguk ap soet itu kila tuguk chekororonen ako chelelach chebo musongnotet nelel. Arrorchini kora lakok amwochini akopo walet netesetai en emet neu itondap emet nekasarian ko koroponi ama enkasarta ake koo kemeut amuchi aarorchi lakok kora akopo walet netesetai en emet akopo somanet ne noton kora ko kikochut somanet nelel nepo CBC ak makepoisie somanet nepo mornet nekipokenynenoton ko 844 system amun kikewal akokokoyan koboisie tugul chebo CBC

Ngotutik chekokinde asikopit kisip mieindo en konyunet tii kongotutik chechu kole kianet bik kole kararan missing ingekas gee it, kiomwochi olenchi mie missing ndikas kit nemwoe nko ak isisigee Kotor kotar kit nemwoe asiwoljin. Kianet Koraa missing kororonindo nemiten inkikuyo gee ak ketoret gee kipakenge, en konyunnkoraa okimitii missing ngalek ab saet ak kesoe tukul kipakenge akonetii maana nebo kobur tukul en kaliet. Kianet Koraa olenji ankotko miten kotko chito kotkonyoe taabu ana ko shida aketukul lii kimuch tukul ketep ngwony aketatuam ak Keker kele kakochobok chitukul en olemii ako baibai kit age ne oyoe si okere ole kokisip ngotutik chuton nii ko chii agetukul mekayai makosa akomanai owendii ak ikochi nguni kit nekikuren pirutyet kisib hee ak makosait notet.

Ng'ololi mwalimu ak kipsomaninik, tebsen kipsomaninik mwalimu kolenjin tos ibe kasarta netyan anan nyolu koib kasarta netyan sikobit kotar kasit noton nekikikochi nebo sukul kobo koyai en gaa arorchin akinee mwalimu kolenjin ikochin ekosiek chematyan ak moche anyun kipsomaninik choton koik wolutik cheititotin kosibgee ak kasit noton. Iyoni mwalimu kokochi kasarta neyamat ih ak momiten kong'ung'unyet aketugul kotiengee anan kosibgee ak nekakoyonjin mwalimu ak kipsomaniat

Awekchini kongoi kora sikindet eng hatua nekakoip kotkonyo sukul konyokotiem koker kole tesotoi ano lakwet aarorchini anyun amwachini alenjin lakwet kotesetai kou en oret anomen anyun kimnatoshiek ap lakwet ana improvement chebo lakwet aarorchini amwochini alenjini lakwani nyinet kokim en orr ne ak kiayei kit kapisa en orr ne kokararanit. Kit neisupi kokeny aarorchini ateptoap lakwet atkokotindoi tekisto en sukul aarorchini amwochini mising en orit kiit age kora neamwachini sikindet anyun acheru akoporchi walutik ap lakwet chebo somanet kokerchige akine akoker oletestoitoi lakwet. Amwaochini anyun kora akobo tuguk chemoimuchei lagwet koyai en sukul anan chekikuren downfall chebo lakwet, aarorchini asikoker kole tos nam lakwet en orr ne akokimit

Ayoni ole kiranetgee akobo boishietab bomayangu, akit nekiranai sinyoruu bomayangu konyolu irijistan korong anan isirir gee ako sisirgeei, koichile en simet anyon*832#.Yon keirijistangee ikoitoi anyun kit agetugul neukainengung ak tugul tugul chekimoe en soet Tuguuk chekimoe kocheu cheisibu, nambaitab kipandet, kot neimoche ak eleimiken kowotet ak kot neu nee neimoche. Eng let anyun konyolu indee sein koyonyinet ak noton neoldeun got. Ak yon kooyonyinet ak inde sein ilipanan anyun chebo kila arawaa, ak iyonun notok Nebo Boma yangu kolenyin rabinik ab kot konyolu kelipan kila kenyisiek mut akoi kenyisiek sosom, kotitindoi kamugeet imuche ilipan rabinik tugul kibagenge sabarit agenge

Chang kelchinoek chekenyoru ngepoisien toretet ap ecitizen kou neripei kasarta mising mamiten kasarta nekekerei kokakiwechawech kosupkei ak noton imuchei ityem ana icheny kiy nikemache en soet en nyumnyumindo mising. Keljinoik alak kora noton ko nemiten ensait aketugul kotiengei ak noton kimuchei anyun kenyor sait ake tugul nekamach chito ak motindoi kit nekikuren asoya kosupkei ak noton komuchei koboisie chitugul neimuchigei ak nemaimuchigei, kora komaeten chi nemiten olelo, imi Kenya ana komemi imucheii inyoru boisietap ecitizen en soet

Kokemwaita kele kutuuitosi wikini, ak tuguuk che kiwole en tuyet neisibu kotuguu che ichechu, Kakobitisan biik ak komwa oleo kole nyolu kewal saisiek chekibwonunen tuyeet. Nyolu kotokisib bwanunet nekibwone ak kibuur kityok saisiek tuten ketar, kichundage koba biik koba koyaj boishonikwak, kitage kora nekiwole ko kondoik cheindochin tuyet chekikilewen. kokobek kasartanywan Nebo arawek loo, akit Nebo kewole inguni en tuyet nekibendi kobokewole kondooik, ibo kindo kondoik chelelach. Kitage kora nekiwole en tuyet neisibu korabinik chenyolu kolipan chito, nyolu ketes chitugul sheanyin kotesyii siling bogol en chekotamkeliponi. Ak kibitosoni kora kele nyolu komiten birutiet Nebow chi agetugul nekachelewan komonyoo tuyeet anan konomonnyo tuyet amokon amunee neyaamat.ak kimwoe kora kole nyolu kolipan chitugul siling konoom yon monyoo tuiyet anan ko yon kachelewan

Ko alindetab chumbik eng duket, amwae akobo alishetab chumbik eng soko amwajini bik amwae akure icheket mwal chumbik eng beit ni miten kwony, Abcheabchei anyun chumbik chotet kotor ager ale imuch koityi chi tugul koal chumbik chotet. Akure bik anyum akalenjini konyon kwal chumbik amwachini bik kotiengei chumbik ko kit ne imuch kout missing ko maal chito.

Ei atebe ale siling ata inye kwosiechono, amoche kabisa kwosiek beasiek chechang chomuche anyo aalde ak amoche ichobwon en beit nekararan. Netokoor amuche anyor faida ak mowendi hasta, yechobwon komie anyone kila aalisie ak tanyone kila ak kila Igeere anyun kastoma ngot iriibon aiko kastamoyandengu kila ak kila ngot ichobwon komie ak anyone ole en kila ak kila

Abirto i ak aaroruu alenyi anee ko angoo, amwoitoi anyun ole kiomiten yotet en wikitkonye, ako atindo kangunyngunyet akoobo ole kiokertee konyoisetnywan, amwochini alenyini moboiboenyiii, ak kiib kasarta nekoi kekonon kerichek, amwochini olenyini kotakowal ele ribtoi biik chekabwaa yotet i,kosiibge ak netindoi biik chebendi yotet tabusiek cheterter.

Rabisiek chuk cheonome kila ko elipusiek sosom, akoboishien kotoreton en oratinwek che terter, kit netai netoretoon rabisiechoton aliponyinen logok sugul, alipone anan aalen amitwogiik chekiome en gaa. Oliponen ak aalen tuguk cheu chegoo, Aalen tuguk cheu ingwek. Toreton en tuguk tugul chekimokyingei en goo. Amuche alipanen kokeny rabinik chotet sitimet I,ak alipanen beek che kipoishien en koo, Aboisshien kora rabishechotet asiptoen mungaret nenyunet nekiaayatToreton kora atesen kila mungaret ndanam rabinichitet. Toreton rabinichotet allipanen Insurance Nebo konyoiset neterotech en etkai tugul kokinyoru shidaisiek ab mionwogiik

Ole olipondoi sonyor kartasitab otepet nemie en ecitizen nii konyolu kotindoi chito account inotet nebo ecitizen akot ko motinyee chi ak komoche kotyem akobo kartasit noton nebo otepen nemie konyolu kochopji asikopit koloken in nii en account inotet akolewen kole moche kechopji kartasit notet nebo otepet nemie. Nyolu anyun ikoite tukuk tukul chemokin cheu koinutik tukuk lii betut ab siget ak pichaitab kipandet yeityo anyun kolewen chito ole lipondo imuch kolipani chito kopun nii oretab MPESA . Rabinik chekiliponinyon kityeme kartasit niton bo otepet nemie kot silingishek elibut agenge ak konom ak yon kakolipanak lipanan niton nii kiyoki chito nekotyeme kartasit notet en email kelenji kokochobok.

Ropisiek chepo kila en arawet komakere atinye kang'unyng'unyet agetugul kosupkei ak neakere ale yameke ak poisiet neayae akokororon aboisien ropinik chotok apunoti awendi kasit, toreton anyun alipanen oret ak kiy agetugul namakchinigei Yan awendi kasit amitwokik kora chomokchinigei yon awendi kasit kotoreton ropisiek choton nanyorun

Amuche asaisai alinde kwal lainitab Airtel I,kosiibgee ak lainit nitok kokararan missing en chito, amwochini anyun alindonoton kororonindab Airtel alenyii roisi missing anan Maui kial tuguk chekikureen bundles chekiboishen en internet, amwochini anyun alenyinii kararan internet Nebo Airtel, ak mome rabinik chechang. Kitage neomwochini olindet olenyini roisi kial laininii ak momoche rabinik chechang. Amwochini kora olindet olenyii lainit nitok bo Airtel kotindoi anan imuche ibirte buch komeboishien credit. Tindo tuguuk chekikuuren free calls, ibur en Airtel bokoi lainitab Airtel, akimite missing olenyii network nebo Airtel kogiim ak mobetobetii, amwochini kora olenji Airtel kotindoi kit nekikureen Airtel money neimuche iyoktoen rabinik iyokchi chitoage netindo Airtel

Koakandoindet akomwon kipsomaniat kolenchin kagebir awatesenb alenji NGO nekabir inendet, atebenkot ko Mii ki nikayai sikaki kebir anan komiten ki nikayachi notet nikabir yeit anyu ayakte kokurwon noton nikabir ayame twan akakas komosta ab aketugul ,achigili enyun akager wanby tos kamyeno makosa en kipsomaninik chutet twan ayamdosi enyun akamwachi AK angalanchi atepsechi Kole makararan ngebir geiak Mie yangayaun Chito lelut iwe iwemwate en Mwalimu anan ko kandoindetaketugul yigarangalalshechi icheken ,ko nikabamu makosa akachini beruriet akanet sikobit koistaengeichekikalishiej akobur kotindo tekisto

Atebseen chitab tuket ngot kotindoi lainishiek ,ak ingot kotindo kamuget koreplasenuon lainit, amwochini alenyini ane kokakichora simoit ak amoche ariplasen lainit notet en chokchinet I,ak kibloken notet nekokoobet, amwochini anyone alenyii atinye kipandet neimuche kotoreton ariplesen laini note ak yeityo alewen lainit neomoche